Ore taa kulo naa irpaek , ore tenkop ang' naa ekiun irpaek kake mmee keya naa niche erishata sapuk oleng' pepuo naa tenkaraki keya ilapaitin tomon are ee naa keaku ilo olari ore sininye enkop ang' naa ekifuga nkishu , ontare , ore naa enabae naa kejaaku kegol oleng' amu miunisho maraare tolari maranabo ake.

Keng'as aaku kisidai ninye enyuata oleng eh nitoki aaku ore sinye nitoki aaku sinye enyuata olewa tenebo onkituak naa keshet olosho tonkoitoi kumok oleng keng'as aaku kei ninche naa kibung'a neasisho tenebo ore poking'ae onyokita teng'ueji netii neyiolou ajo eh olosho eh egira aasaki esiai nekimbung'a naaji ninche na tenchatata olosho metaa ore inkaitubulu enche aa inkera nemeponu ninche aitoki agil enatipika intoiwuo enche.

Oretaa ee erishata sapuk naya esimu tiatua e enturore kengas aaku karet maipimo enkop naturito naa pemeaku aironyaki ashu pemeaku aironya nanu likae tungani nitoki aaku kaaret naji mairoro oltungani liopeny ashu mairoro orkulie tunganak ake enikikunaa nyoo enaturore ang ashu ebaiki naji nikimbungate oltunganak kumok , niaku kaisaidia naa mairoro pekitum atereu ena siai ang dukuya tiatua naa enasiai enturore ashu tiatua enkibunga ,ee enkibunga nekibunga tiatua enasiai enturore.